Ma en olemo mar matunda olemo mar matunda itiyo godo kaka olemo. Kanene to maduong' makwongo donje pacha en chiemo mar olemo ni , olemo ni ichamo. Milimili mare kanene to kata kanone to mano e gima donjo e pacha. Olemo ni nigi milimili kendo ndhadhu moro kichame kochiek arufu ma en go mamit kuma entiere kapo ni osechiek. Olemo ni chiek kendo golo arufu moro mayom olemo ni itiyo godo e loso kit chiemo mopogore opogore e keto ndhadhu mare kaka soda, olemo ni itiyo godo e loso soda olemo ni itiyo godo e loso juise moko ma milimili mimadho. Olemo achiel achiel ni bende itiyo godo e loso milimili mar dhok ng'ama tuo nyalo chame mondo oluok dhoge mondo dhoge mondo dhoge obed mamit e yore kor ka chiemo. Mago e gigo maneno kata mago e gigo mabiro e pacha e kinde maneno olemo ma

Olemo ni konyo e ngima ma pile ka pile nimar itiyo kode e gero del. Sami chame togero dendi sami chame tomiyo dendi bedo gi mijing'o. Kaeto olemo ni nigi milimili moro ma miyo kichame tiwinjo ni mondi med chame. E tich ne mapile pile itiyo kode kaka vitamin. Olembe yudore e yore mag vitamin manyiso ni itiyo kodgi e egero del .Moro kendo en ni olemo ni itiyo kodo e loso flavours mopogore opogore kata milimili mopogore opogore mar swide. Kampuni mag swiit tiyo kode e loso swide madung' kata milimili mar machungwa. Soda itiyo godo kiloso godo machunga ni itiyo godo kiloso godo soda manigi milimili mare . Olemo ni bende kiyude mapod numu itiyo kode kochwake e konyo homa modino um kata duol kong'akore kata ka duonde lit. Olemo ni itiyo godo mar konyo kik omit kendo okelo ndhadhu. Itiyo kode bende mopogore opogore loso ndhandhu kata flavour.

Oganda ni gi nengo e aluora wa ni mar en chiemo , chiemo mar protein. Oganda ndalo ma opur ma oka ma ber iyudo ka dak bende ogerore maber emiere ji odak maber nikech ji yudo pesa ka owuok kuom uso mar oganda ma gi kayo e puothe. Oganda ni ichame, jo moko chame gi kwon, jo moko be chame gi mchele jo moko bende chame gi chapat, en achiel kuom chiemo ma gero del kata mi idwaro mondo ocham mondo del omedre. En chiemo ma medo del ka ocham nikech en protein. Oganda ni gi dhandho kata madini ma opogore opogore ma miyo dendi ki ichame to dendi medore kendo dendi bedo gi mijing'o kata lokruok moro, ogero dendi. Oganda ni ni gi nengo ni mar pur mare bende ndalo ma otimore ma ber to iyudo ka nyithindo iyudo ka somo ma ber. nimar itiyo kode, beche ni ga malo ko okayo ti ikawe kata e puothe nyithindo ikowe e skunde ichulo ne go nyithindo fees omiyo en gi nengo e aluora.

Wan gi hembko mar oganda Jogiriama kata oganda mar dhok ochiko miluongo ni Mekatilili Wa Menza. Hembkoni en hembco moketi kata moyiedhi moketi manigi gik mamoko manyiso kit jo dhok ochiko e piny Kenya ka. Wan gi Rusinga kata Basuba musiam . En hembko mar jo Abasuba mayudoe e kaonti ma Homabay, sab kaonti ma Mbita kata suba north. En be en hembko moketi manyiso timbe jo Abasuba kata jo Suba. Wan gi national park kata kar geng'o lee mar huma. En bende en kamoketi moyiedhi mogeng'ne lee, kendo gin gigo duto manyiso timbewa kata kitwa kaka jokenya. Iyudo ka nitie lee mayudore mana e Kenya kaka Aruma, Wan gi road antelope manyiso kitwa kaka jokenya.